Ũyũ nĩ mũtui wa macani e mũgũnda-inĩ wake, aratua kamwe na mũrũri agĩikagia gĩkabu-inĩ, na nĩgetha mathaa makinya ma kĩroori gũka gũthima macani, atware hau center hao.